Haha hena andũ erĩ, hena mũgũri na mwendia. Mũgũri nĩ ateithĩkaga tondũ nĩ onaga indo iria arabatiĩ, nake mwendia nĩ onaga mbeca iria ahũthagĩra, iria atũmagĩra na mahũthĩro make. Nayo biacara ĩno nĩ ĩteithagia thĩiniĩ wa ũkũri wa bũrũri.

Haha hena mũndũ, ũkĩte kũgũra mbembe, iracinwo barabara-inĩ. Na mbembe ici nĩ ciongagĩrĩrwo gabiribiri, nĩguo kũgĩa nĩguo kũhe mbembe ĩyo ladha. Na mũcini wa mbembe nĩ atũmagĩra makara, nĩguo gũcina mbemb ici. Na gũcicina wega, na ikagĩa rangi ũcio ũrĩa ũgucagĩrĩria mũgũri, nĩguo agoka kũgũra. Nake mũcini, nĩ agĩaga nĩ agĩaga na mbeca rĩrĩa ekwendi mbembe ici, na mbeca icio nĩ acitũmagĩra mahũthĩro-inĩ make, na nĩ noho agĩaga na mũtu, na ũboco wake aurutaga o haha ũcini-inĩ ũyũ wa mbembe.

Ũyũ nĩ mũciĩ mũnene wa Kenya wa Nairobi. Gũkũ nĩ kũndũ kũrĩa mabiacara maingĩ mathiaga na mbere. Ona ningĩ nikuo maofici nyingĩ cia thirikari cikoragwo. Ona ningĩ gũkũ nokuo andũ monaga ũtungata wothe wa thirikari. Gũkũ nokuo kũrĩ ũcenjania wa mbeca, na nokuo gũteithagia ũkũri wa bũrũri. Ona ningĩ kĩrĩa kĩroka meciria-inĩ makwa nĩ ndĩrona bũrũri, bũrũri ũyũ thĩinĩ wa mũciĩ ũyũ mũnene wa Nairobi ũrĩa ũkũrĩte. Tondũ kwĩna manyũmba manene marĩa mateithagia kũgucĩrĩria andũ moke mawone na makahe thirikari kĩgĩna, kĩrĩa gĩteithagia gũkũria bũrũri, gwaka macukuru, ona ningĩ gũthondekera aikari a bũrũri mabarabara. Ona ningĩ, ona ningĩ nĩ haroneka mĩtĩ ĩrĩa ĩteithĩtie kũrehe rĩera rĩega thĩinĩ wa taũni ĩno nene ya Nairobi.

Ũmenyo ũrĩa ũrabatarĩka nĩgwo mũndũ kũhota gũtuma nĩ ũmenyo ũrĩa bundi wa nguo akoragwo nagwo wa gũtuma nguo ici nĩgwo mũndũ agĩikĩra nguo ĩyo akoneka nĩ nguo ndume biu. Indo iria ibatarĩkanaga nĩ macini ĩno ĩria ĩtagwo cerehani uthi na cindano indo ici nĩ citũmĩkaga nĩ mũtumi wa nguo nĩgwo gũtuma nguo thaka na nguo iria mũndũ ekĩraga akoneka nĩ nguo ndume. Bundi ningĩ nĩ matũmagĩra magathĩ marĩa matũmagĩra gũtinia icunjĩ nĩgwo mahote gũtuma nguo thaka ningĩ nĩmatũmagĩra uthi nĩgwo indo icio marenga na magathĩ makahota gũcirehe hamwe nĩgwo gũthondeka kĩndũ gĩthaka.

Thĩiinĩ wa mbicainĩ ĩno nĩ haroneka atĩ, ĩno nĩ taũni kũrĩa gũkoragwa na maũndũ maingĩ, nĩkũrĩ maũndũ ta biacara, ũkui na thĩinĩ wa bicainĩ ĩno nĩharoneka hena mũndũ wĩna ka wiribaro na níĩhotete gũkua indo irĩa arutĩte kambuninĩ nginya gũtwara ngarinĩ nĩguo ihote gũthiĩ, othĩinĩ wa bicainĩ ĩno nĩ haroneka hena mabathi na mabathi maya nĩmo andũ matũmagĩra kũmira taũni kana gũcoka mĩciĩnĩ yao, na ningĩ bicainĩ ĩno nĩ haroneka andũ aingĩ andũ arĩa maroneka meshughurinĩ ciao, nĩgũtuonia atĩ taũni ĩno nĩ taũni nene, taũni ĩrĩa omũndũ akoragwa eshughurinĩ ciake ategũkũrora nĩkũ ategũtindanĩrĩra na ũrĩa ũngĩ na ningĩ nĩ kũroneka kwĩna matawa nĩgũtuonia atĩ ĩno nĩ taũni ngũrũ, ĩkũrĩte na rĩti nene.